kajo nchere ketii pii naboisho oolaturok tenebo olaasak ang`eni amuu oree piingorr sahii matejo enkiremore ee sahii oo enkiremore ee apa naa menyanyuk katukul amu oree sai pidol ena enkiremore natii saa hizi oree peeponu kulo ang`eni neponu aaret ilaturok nejoki inchere oree oeekintumia fertilizer naa kelotu aret iyiok enoshi kataa kingira aakesisho neeku matejo enaa duo enoshi nejeki kulo ang`eni duo ilaturok enaa keeta ee fertilizer matejo nayii tenaa inkuashen niunito naa ipik ena fertilizer enoshi kata ingira aun inkwashen neetae enoshi nkae fertilizer nintoki alotu aiswaki enoshi kata ingirra akurroki olchampa lino neeku ore kenya ilotu aikes ele shampa naa iyata naa iyata naa iyata imbaa sidain ena kata ingira ingira aikesisho amuu mee intumia naa fertilizer katitin are naa idolta naa ajo imbaa oo kulo ang`eni neetae sii irkiek loowoshi kuna mukundani matejo nayii nikijokini keeta olchani le nkijape keetae olchani lee nnchan keetae olchani naaji lolameyu neeku ore kulo ang`eni ataa ile maana oleng` naa kaayiu najo nchere.